Kiit nekinyoru en korik chekororon inginetishen anan koburen biik koot nekararan sikineten biik konyoru atebet nekararan momii kii neime, momii kii nekweruke, so koii ko koriik chekororon kotoreti biik koib kobwotutik kobwa kiit nekinete asikonget kokas ak konam konetishonoton kochokyi ak ko inginetishen elee koot nekararan kot mising kou okot en sukulishek ko nginetishen koot nekararan kokose lokok komnye amun momii buiwet, momii kii neime tilil kabisa kotoreti konyor kiit nekokinete en chokyinet, kora kiit nekinyorunen ko nekararan ak ko cheinete biik siketech biik alak korichoton chekororon ak ko imuch kenyorchinenge boishonik chechang amun yekakinetin akobo tukuk chekororon tukul inomen kongunget ichobe kiit nekararan neimuche kotoretin en sait aketukul ak ko kora kororonindab tukuk chechang koimuche kworor akobo kiit neo.

Tesetab taai en kapkirwok akobo kirwoketab rebetab imbarenik kouu bichu kibo mau ko kikireben charkal mbaronok kabisa, seretos bichoton akot inguni, mii emaishek en barabara ako okoini kosibet olee makararan en serikali koreben biik imbaronok kouu nguni en serikalini bo Rutto ko koseretio biik chechang nea, kireben mbaronik ak kebuten korik kouu oiin ko keomii Machakos kokibut korik chechang kabisa ak ko kelee bo mbaret bo serikali mbaret noton nekokibuten imbareni choton, ak ko kowekyi biik leet kabisa akobo testetab taai eeh serikalit nebo arab Rutto yekan kobut korik en imbarenik ak koreben biik chechang imbarenik nguni koseretos biik chechang kabisa, motindo olemenye ak ko kora tesetab taai nebo rebetab imbaronik komonyolu makararan, makiit nekararan amun kokiyotyi biik bananda ak konyolu en serikalit nenyon kokochi biik mbaronok sikobit tesetab taai.

En sipitalishek chechang ko kikitekyi taban korik chebo sikishet ak ko amune konii, siketekyi taban korikab sikishet en sipitalishek kemoche elenyoru koristo netilil lokok anan kamatik en taban ak ko momoche kot solotishek elemii bolet kot mising ak ko noton kotoreti biik chesikistos konyor tililindab koristo en yoton ak kobit komomi kaimet aketukul ak bolet aketukul akobo moshinishek alak tukul chemiten en sibitali ak ko kounoton ko toreti biik kosikis komomi koimutiet aketukul nebo eeh koristo anan boishet aketukul neteseta akobo bolet en sipitalishe choton, araa nyoru kelchin kora takitariek chemii yoton amun momii maat neo en tabanu noton neimebik en yotok.

Kelchin kot mising nenyoru temikab chaik en mashinishek cheindechin chaik mokuboik en kapchain chechwaket kotoreti moshinishekwak kochokyi boishet ak kotar kotar kasit komololio chaik, nebo oeng kora ko kotoret temiik komowech chowech kasarta nenywan kondoi mokuboi choton chaik amun boishetab moshinishek kochokto kosir eunekab biik, konoton ko kelchin kot mising en temik amun itee chaik yoton eeh kapchain nenywan factorit nengoe chaikwak koimuch kololio chaik en oldatukul en mokuboi choton, kora konyoru chaik chekororon kot mising factorishek amun kaitita en kasarta nenyolunot kangochokyi moshininikan konde kinuok en mbar chaik ak kolabaten karishek cheimuche koit en time nenoton kokoripchi chaik factori noton koit komie.